Ũyũ nĩ mũmera wa nyanya na nĩguo kũrĩma nyanya mũndũ nĩ arabatara ũmenyo wa ngirigaca, nĩ arabatara ũmenyo wa biacara na nĩ arabatara kũmenya akorwo akĩhota kũrĩma kĩndũ kĩu kĩ mũgũnda-inĩ. Wa mbere ambe amenye nĩ kũrĩ mĩthemba ngũrani ya nyanya, athure mbegũ irĩa akwenda. Acoke amenye kũhaarĩria mũgũnda nĩguo nyanya ciake cikorwo cigĩkũra wega. Thutha ũcio akorwo agĩthũrima rĩera, nĩguo rĩera rĩu rĩrĩ kũndũ kũu arenda kũrĩma, rĩkorwo nĩrĩo rĩagĩrĩire nĩguo nyanya cithi wega. Acoke amenye ũrĩa agũita mbegũ icio cia nyanya natharĩ-inĩ, arabu acirĩme wega acoke acithamie kuuma natharĩ-inĩ nginya mũgũnda-inĩ wake, na ũrĩa arĩciheaga maaĩ ma kũigana matarĩ manini na matarĩ maingĩ. Acoke amenye ũrĩa arĩhũranaga na mĩrimũ ona kana tũtambi tũrĩa tũngĩũka mũgũnda-inĩ. Nĩ abatiĩ acoke amenye bataraitha irĩa arĩhũthagĩra o hamwe na ihinda rĩega rĩa kũgetha nyanya ciake, nĩguo akorwo agĩcitwara thoko-inĩ.

Ici nĩ tũrona nĩ nyanya ciĩna matunda. Na nĩguo kũmenyerera mĩmera ĩno, nĩ ũbatiĩ kũhe maaĩ ma kũigana matarĩ maingĩ na matarĩ manini. Na ũkĩhe maaĩ ũtigĩrĩre maaĩ matinathiĩ mahuti-inĩ nĩguo kũnyihanyihia mĩrimũ o hamwe na kũhũrwo nĩ mbaa. Kwaga kũhe maaĩ ma kũigana no kũrehe mĩrimũ. Ũndũ ũngĩ, nyanya ici ũmenyerere na gũcioha na ndigi kana gũcinyitĩrĩra na mĩtĩ, nĩguo matunda matikahutie tĩĩri nĩguo matigakorwo makũbutha kana makũrĩo nĩ tũtambi, o hamwe na kũgitĩra nyanya ici kuumana na kunĩka. Ũndũ ũngĩ nĩ gũceha nyanya ici kweheria mahuti marĩa makũrĩrĩire nĩguo nyanya ici cihote kũingĩria rĩera na cihote gũkũra na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. Ningĩ nĩ ũbatiĩ gwĩkĩra bataraitha ĩrĩa ĩtarĩ na nitrogen nyingĩ nĩguo citikagĩe na mahuti maingĩ, no ĩndĩ ũcihe bataraitha ĩrĩa ĩna calcium nĩguo matunda maya makorwo momĩrĩire wega na makorwo na cama mwega. O ningĩ no wĩkĩre mahuti haha thĩ nĩguo kũgirĩrĩria maaĩ kũthiĩ rĩera-inĩ o hamwe na kũmera kwa ria.

ĩno nĩ tũrona nĩ ndawa ya kũigata tũtambi tũrĩa tũkoragwo mĩmera-inĩ na ĩthondeketwo gũtũmĩra garlic. ĩno nĩ ndawa irĩa ĩthondekagĩrwo mũciĩ. Garlic nĩ ĩrĩ munungo mũrũrũ na nĩguo ũtũmaga ũkaingata tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mĩmera-inĩ, na nĩ ũteithagia nginya kũingata ona tũtambi tũrĩa tũrahutia mĩmera ona kana tũrĩa tũrĩ tĩĩri-inĩ Garlic ĩno nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩthondeketwo na indo cia kĩĩmerera ĩna bata mũingĩ harĩ mũtũrĩre wa mũndũ nĩ amu nĩ ĩkũmenyerera ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ. ũkĩringithania na ndawa cia mĩmera irĩa cithondekagĩrwo kambuni-inĩ. Nĩ amu ĩno ndĩrĩ na indo njũru irĩa cingĩthũkia mũndũ. Ndĩrĩ na thumu na ndĩrĩ ona kĩ kĩngĩthũkia mũndũ. Ningĩ ndĩthũkagia nyamũ ta njũkĩ, nyoni na indo irĩa cikoragwo tĩĩri-inĩ. Koguo tĩĩri nĩ ũikaraga ona ũnoru waguo na ici nĩ njega harĩ environment tondũ nĩ iteithagia gũgaikara na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire.

Ũrĩmi wa ngonjeti nĩ ũcenjetie mũno o ũrĩa mahinda marathiĩ magĩthiaga. Wambere, ngonjeti tene ciarĩmagwo ocirĩ ciakũrĩa mũciĩ na thikũ ici nĩ irarĩmwo cirĩ cia biacara, arĩmi makarĩma ciĩnyingĩ na makenderia andũ arĩa maikaraga mataũni-nĩ ona kana ma super markets kana ahũri a biacara arĩa mendagia indo nja wa bũrũri. ũrĩmi ũyũ nĩ ũcenjetie ũ atĩ, tene mbegũ ciakoragwo oiria cirarutwo matunda-inĩ maya no thikũ ici nĩgũkĩte mbegũ cia kĩrĩu iria ciraruta maciaro maingĩ maciaro mega na magũkenia maitho na nĩcirahota gwĩtiria ona mĩrimũ na cigakũra na ihenya. Ũndũ ũngĩ ũcenjetie, nĩ atĩ thikũ ici njĩra iria cirahũthĩka cia kũhe maĩ nĩcithondeketwo cigakorwo ciĩnjega na andũ nĩ marahũthĩra drip nĩguo maĩ makorwo makũigana harĩ mĩmera na matigakorwo marĩ ma gũkĩra. Ona ningĩ, arĩmi nĩ marahũthĩra njĩra njega cia kĩrĩu cia kũhũrana na tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩgũmĩra mĩmera ĩno.

Nĩguo kũingĩra sacco ya Safaricom, no wambere ũkorirwo wĩ mwandĩke kambuni-inĩ ĩyo ya Safaricom either nĩ wĩra wa mĩeri ĩigana ũna kana nĩ wĩra wa mĩndĩ na mĩndĩ nginya ũkenda kuuma, no ũkorwo ũkĩingĩra sacco ĩyo ya Safaricom. Andũ angĩ mangĩingĩra sacco ĩyo nĩ atumia kana athuri a arĩa marĩ sacco ĩyo kana ciana ciao irĩa cikĩrĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana. Andũ angĩ mangĩingĩra sacco ĩyo, nĩ andũ arĩa marehetwo nĩ andũ arĩa mararĩ thĩiniĩ wa sacco ĩyo. Koguo ingĩrĩra mũndũ na niĩ ndĩ sacco inĩ nĩ agũkorwo akĩingĩra. Andũ angĩ mangĩingĩra, nĩ andũ arĩa angĩ maandĩkĩtwo wĩra kambuni-inĩ ingĩ irĩa cikoragwo na ũrũmwe na kambuni ya Safaricom. Nĩguo kũingĩra sacco ĩno, wa mbere nĩ ũkwamba ũrĩhe ngiri ĩmwe cia kũingĩra arabu, ũigithagie mbeca itanyihĩire ciringi ngiri ithatũ o mweri. Na nĩcio share magana mana, na o share nĩ ciringi igana, na nĩ ciroka ngiri fourty. Nĩguo ũhote kũheyo rũni, ũkorwo ũninĩte mĩeri ĩtandatũ sacco-inĩ.

Kabĩci ya kĩndũire nĩ ĩkoragwo ĩnyũmĩrĩru na nĩ ya gĩthiũrũrĩ, mahuti mayo nĩmakoragwo manitĩte rangi wa ngirini, nĩ nyũmũ na nĩyatũkangaga ona nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nditũ na nĩihũrĩte wega. Nayo kabĩci ya caina, ndĩkoragwo ĩrĩ gĩthiũrũrĩ, nĩngucũku hanini, mahuti mayo timanyitu rangi wa ngirini, nĩ hũthũ na tinjihũru wega mahuti mayo. Nĩ, kabĩci ya Kenya nĩ ĩhũthagĩra ihinda inene kũhĩa ũkĩringithania na kabĩci ya caina tondũ nĩ hũthũ. Irathimo cia kabĩci ya caina nĩ ta atĩ nĩ ĩkũraga na ihenya, nĩ ĩrĩ thoko njega, nĩ amũ nĩyonekaga ta ĩrarehe ũgima mwega wa mwĩrĩ harĩ andũ. Ona nĩ ũhũthĩkaga harĩ kũrĩa tharandi iria cirĩagwo cinjĩthĩ kana cikarugwo hanini, tondũ nĩ hũthũ na ningĩ nĩ ĩhĩaga na ihenya koguo nĩ ĩhũthagĩra mwaki mũnini ĩgakorwo ĩkĩhonokia mbeca. Ona nĩ yendetwo nĩ andũ arĩa maroraga mũno ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ amu ndĩkoragwo ĩndũrũ na nĩkoragwo na cama mũno, na ningĩ ũrĩa ĩrakũra na ihenya noguo maciaro me maingĩ.

Hĩndĩ ya irua rũrĩrĩ-inĩ rwa agĩkũyũ, mũndũ ndetĩkĩrĩtio gũkorwo hakũhĩ na atimĩa rĩrĩa ũhoro ũyũ ũrathiĩ na mbere. Maita maingĩ mũndũ ũrĩa ũrarua nĩ akoragwo aikarĩte keherinĩ thikũ cigana ũna, nĩguo amenye ũhoro wa gũikara ta mũthuri kũringana na rũrĩrĩ rũrũ. Ona ningĩ, imwana nĩciĩragwo cionanie ũrũme na matikarĩre kana kũguoyoha rĩrĩa marathiĩra ũhoro ũyũ wa irua, nĩguo monanie atĩ marĩ ready gũkorwo athuri na atongoria na gũkorwo na ũmĩrĩru. Kũrĩra kwonekaga ta arĩ, gũkorwo wĩ mũhinyaru na nokũrehe gĩconoko thĩiniĩ wa family. Mbere ya irua, imwana ici nĩcithiaga cikaheyo motaro kuma kũrĩ athuri. Ona ningĩ mũndũ nĩ endagwo ũkamba ũgathiĩ ũkahoya rũtha kuma kũrĩ mama wanyu ũrĩa arĩwe mũrũ wa maitũ na nyina wa ũrĩa ũrarua, nĩguo akũhe rũtha rũrũ. Nĩ, hĩndĩ ĩno ya irua, mũndũ nĩ erĩtwo etheme na irio imwe na kwaria maũndũ o ũguo.

Wĩra wa kĩama kĩrĩa kĩratongoria thirikari, wambere nĩ gũthondeka thirikari gĩkamũra andũ arĩa magũtungata marĩ ta cabinet secretaries ohamwe na ma-PS, ma ambassador na magathura maũndũ macio mothe, ũndũ ũcio ũngĩ, kĩama gĩkĩ gĩgathondeka mĩtaratara ĩrĩa gĩkũhũthĩra nĩgũo gĩkinyanĩrĩe ciĩranĩro iria kĩerĩire andũ rĩrĩa mekaga campaign cia gwetha gĩtĩ. ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũthondeka mawatho marĩa marĩ hũthĩkaga gũthiĩ na mbere thĩiniĩ wa bũrũri. Mawatho maya mathondekagwo thĩinĩ wa mbunge na bado mbunge ĩno noyo ĩhĩtũkagia ũhũthĩri wa mbeca thĩiniĩ wa mwaka ũcio wa kĩmbeca, na kũrora nginya mawatho marĩa marahũthĩka thĩiniĩ wa bũrũri kana nĩ maratwarithia bũrũri ũrĩa wagĩrĩire kana nĩmarabatara gũcenjio. Kĩama gĩkĩ no kĩo kĩamũraga mbeca iria cikũhũthĩrwo mawĩra-inĩ ngũrani ngũrani na iria cigũtũmwo thĩiniĩ wa makauntĩ ngũrani ngũrani.

Ĩno nĩ ndĩrona nĩ riboti ya kĩmwaka ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithatũ ya Nairobi Security Exchange Limited. Ĩno nĩyo rũhonge rũrĩa rũroraga ũrĩa ciringi ya Kenya ĩrathiĩ ĩkĩringithanagio na Dollar ya bũrũri wa America. Andũ kĩũmbe kana honge cia gĩthirikari kana thukuru no cigũre kana ciendie share haha cia kambuni iria ciandĩkĩtwo atĩ nĩ cia kĩmũingĩ. Rũhonge rũrũ nĩ rũrutaga wĩra mũnene harĩ kũrũgamia economy ya bũrũri nĩ ũndũ wa kũrora ũrĩa bũrũri ũrathiĩ, mbia kana nĩcirongerera value kana no kũgũithia ciragũithia. Thĩiniĩ wa riboti ĩno nĩtuonaga summary ya maũndũ marĩa marekekire thĩinĩ wa mwaka ũcio kũringana na kĩrĩa rũhonge rũrũ rũroraga, ohamwe na riboti ya mũnene wa kambuni ĩno ya kũonania ũrĩa maũndũ mararutaga wĩra, ona ningĩ nĩyonanagia ũrĩa thoko ya ciringi ya Kenya ĩrathire thĩiniĩ wa mwaka ũcio.

Yunibacĩtĩ ya Kabarak nĩ ĩheanaga mĩtaratara ngũrani ngũrani. Thĩiniĩ wa mĩtaratara ya degree nĩ ĩrĩ thukuru wa mathabu ma biacara na nĩ ĩheanaga kothi nyingĩ cirigaine na thukuru ĩyo. Ona ningĩ no kũrĩ na thukuru wa maũndũ ma cayanici na ũbundi o hamwe na tekinoronjĩ, kũrĩa kũheanagwo kothi ciraringana na thukuru ũcio. Ona ningĩ nĩ marĩ thukuru wa warimũ ũrĩa maheanaga kothi cia warimũ o hamwe na ũthomi wa Bibilia na maũndũ ma kĩndini. Hamwe na ũthomi wa maũndũ makonainie na ngirigaca na maũndũ mangĩ ta ma ũtongoria. Thĩiniĩ wa thukuru wa watho, thukuru wa Kabarak nĩ ũheanaga kothi ya gũthomera watho. Ona ningĩ no kũrĩ na thukuru ya ũrigitani na maũndũ makoniĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na thukuru ũyũ nĩ ũheanaga kothi ciraringana na maũndũ ma ũgima mwega wa mwĩrĩ. O ho nĩ kũrĩ na thukuru ya ũheani wa ndawa o hamwe na ũthondeki wacio.

Nĩguo gũteithia athaki ta Conjestina Achieng makinyĩre ũhoti wao, rũrĩrĩ no rũthondeke mĩtaratara ya kũmateithia athaki aya gĩthomo-inĩ na thĩiniĩ wa gũkũria taranda ciao, no rũmateithie na mbatharĩ kana ithomo makĩria kũrĩ ateng'eri ohamwe na andũ arĩa angĩ marageria gũkũria taranda. No mamahe gĩthomo kĩa mũtũrĩre na kĩa mũikarĩre gĩakũrora mbeca ciao na gũcihũthĩra wega, ohamwe na kũiga biacara ohamwe na ũrĩa mangĩkorwo makĩaranĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na andũ arĩa angĩ. Ona ningĩ rũrĩrĩ no rũmateithie kũrora ũgima wao mwega wa mwĩrĩ makĩria wa meciria, mamarehere mandagĩtarĩ a meciria, nĩguo gũteithia athaki aya matigakorwo makĩgũmĩrwo nĩ mathĩna marĩa maragũmĩra andũ ma meciria makĩria rĩrĩa makorwo na mathĩna ngũrani, nĩguo makahota kwĩyũkĩrĩria na magacokerera mawĩra mao. No mathondeke mathibitarĩ makũrora athaki aya, rĩrĩa magũmĩrwo nĩ mathĩna ta maya.

Gũthomithia ciana ũkĩhũthĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ nĩgũteithagia ciana cia thukuru cikahota gũkinyĩra mabuku na bindio cia githomo ohamwe na maũndũ marĩa mangĩ mothe mamateithagia gũthoma na ihenya na njĩra ya raithi. Nĩ ĩnyihagia ũhũthĩri wa mabuku maya magũcabwo na ĩkanyihanyihia gũkorwo atĩ no mũhaka mũrutwo akorwo kĩrathi nĩgetha athome. ũhoro ũyũ nĩ ũteithagia mũrutwo gwĩthomera onarĩrĩa arĩ wike. Kũhũthĩra indo ici cia tekinoronjĩ, nĩ ũkoraga arutwo marathoma na indo ta bindio, mĩthako ĩrĩa ĩna gĩthomo na nĩ ĩtũmaga gĩthomo gĩkorwo gĩkĩrehe gĩkeno tondũ mũrutwo nĩ arakena rĩrĩa arona indo icio akahota gũkorwo meciria make hĩndĩ ciothe marĩ gĩthomo-inĩ na nĩ arahota gũ participate thĩinĩ wa gĩthomo kĩu. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ tekinoronjĩ nĩ ĩteithagia arutwo arĩa mendete gũthoma na njĩra ngũrani arĩa mendete gũthoma na mbica nĩ magũteithĩka arĩa mendaga gũthikĩrĩria ohamwe na arĩa mendaga gũthoma